Choon ko amitwokik chekibore muturaa, AK ko mutura kechoben IIN banyek, king'ete kebel ineii banyek ak kebirobir kiyoo komnye ak kityo kechop kii fraen ak kebel ak mwaita kechop yaani koik kinekoi akityo indee any pilipilik nee, inyokwole kityok kastomayat ak kondoi chumbik, ko amitwokichu kwonyin ndamun yaani konu kora rabinik, imuche ibeialde chito akisich rabinik.

Yoon ko Mombasa yemii kuinoik koroisi yuu ing'o ko Nairobi, ko kiit nemile biik ko en Mombasa ko kikinde kuinoik yaani kikiboishen tukuk chekibo keny ko tukuk chekikiboishen en Nairobi ko tukuk chebo kisasa yani modern ak okere kora barabaroshekab Mombasa komokoron kouu chebo Nairobi.